Ũndũ wa mbere nĩ ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Mbica ĩno ĩratuonia ngari nyingĩ ciĩ barabara-inĩ na barabara ĩyo ciragerera nĩthondeke wega makĩria. Hĩndĩ ĩrĩa bara ĩgũthondekwo na ĩgakorwo ndĩrĩ na marima, andũ nĩmahotaga gũkinya naihenya kũrĩa marathiĩ. Oho hĩndĩ ĩrĩa yathondekwo, andũ nĩmahotaga kũgũra ngari nĩguo makahotaga gũthiĩ nacio kũrĩa marathiĩ. O barabara-inĩ ĩno warora, hena matawa ma barabara-inĩ, kuoguo ũtukũ gũtikoragwo na nduma na ũguo mĩtino ya barabara ĩkanyihanyiha. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ njamu barabara-inĩ. Ũngĩrora mbica ĩno kwĩna mũhatĩkano mũnene wa ngari, kuoguo njamu nĩ nene barabara-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa njamu ĩnene, no ĩrehe mĩtino ngari no cigũthane, andũ makue. Oho, mũndũ angĩkorwo na mũrwaru ngari-inĩ, na hena njamu ta ĩno, ona mũrwaru no atuĩke wa kũhatĩrĩrio nĩ mũrimũ na akuĩre ngari-inĩ. Kuoguo thirikari nĩĩbatiĩ kuongerera barabara nĩguo mũhatĩkano ta ũyũ ũgathirathira.

Ũndũ wa mbere, nĩ hathara ya indo. Ũngĩrora mbia ĩno, nĩ mbica ya mwaki, ũrakana thĩinĩ wa nyũmba wa nyũmba. Na makĩria, mbica ĩno ĩrakana toro wa mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa mwaki ũgũkwana nyũmba, nĩ ũcinaga indo nyingĩ, na indo cia bata. Kũguo, mwene nyũmba ĩyo, agakorwo agĩtara hathara nene, kuona, akwanji harĩa thĩ rĩngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ikuũ. Hĩndĩ ĩrĩa mwaki ũgũkwana nyũmba, makĩria hĩndĩ ĩrĩa andũ makomete, andũ aingĩ nĩ matuĩkaga a kũhĩa, na magatuĩka a gũkua, ona kana, magatũũra makomete thibitarĩ nĩ ũndũ wa kũhĩa nĩ mwaki. Ũndũ ũyũ nĩ wa kĩeha kĩnene mũno, tondũ ũkoraga, bamĩrĩ ng'ima nĩyo yahĩa, na mathira. Ũndũ ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ andũ matigagĩrĩre atĩ, nĩ marora thitima ciao matanakoma, makahoria irĩa citaratũmĩka, ona magatigĩrĩra atĩ, ngaci ndĩrĩ ndĩrĩ on, kuona atĩ, ngaci na thitima, nĩcio citũrehagĩra mĩaki kaingĩ, mũciĩ-inĩ.

Mbica ĩno, nĩ ĩronania mũndũ, e handũ, gĩko-inĩ ararogota macuba. Wega wa ũndũ ũyũ, nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa macuba maya marogotwo, nĩ mathiaga magatwarwo handũ, kũrĩa mathondekagĩrwo, magacinwo, na magathondeka kĩndũ kĩngĩ, na gĩgatuĩka gĩa kwendio, na gũtũmĩrwo nĩ andũ. Ũndũ ũyũ, nĩ wa bata makĩria, kuona atĩ, andũ matitindaga magĩthiĩ gwetha matirio cia gũthondeka indo cia burathitĩki icio ingĩ, kuona atĩ indo icio nocio citũmĩkaga. Ũngĩrora mũndũ ũyũ, okĩ okĩte haha kũrogota macuba, na arogota, nĩ athiaga akendia kuoguo agakorwo akĩona ũboco wake wa o mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, hĩndĩ ĩrĩa macuba makũrogotwo, nĩ kũrehaga ũtheru bũrũri-inĩ kuona atĩ, mũndũ arĩkia kũnywa kĩndũ ũgĩtũmĩra cuba, athiaga agagĩte o harĩa akinyĩrĩra, nao andũ aya marogotaga magathiĩ kwendia, mokaga makarogota, kuoguo, bũrũri ũgakorwo ũgĩthera.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ aikarĩte thĩ agĩthamba magũrũ make, ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ wa mbere atigĩrĩre atĩ nĩetha handũ angĩikarĩra nĩguo hĩndĩrĩa egũkorwo agĩthamba magũrũ, akorwo aikarĩte wega atekũgiĩka, ũndũ ũcio ũngĩ no mũhaka akorwo ena maĩ, amekĩrĩte handũ ta kĩraĩ, na noatũmĩre maĩ mahimũ, onakana mahehu, ũndũ ũcio ũngĩ nomũhaka akorwo na thabuni, na kanyamũ gagwĩkumutha, kanyamũ takariki, ona kana gakũnia, nĩguo ethamba magũrũ atuĩke wa gũthera, ũndũ ũcio ũngĩ nomohaka atigĩrĩre atĩ, atĩ nĩethamba kuuma harĩa iru-inĩ rĩa kũgũru, nginya harĩa kĩara-inĩ gĩa kũgũrũ, nagakumutha wega, nagatigĩrĩra atĩ nĩathera, ũndũ ũyũ nĩ nĩwa nĩwega nĩwabata makĩria, kuona atĩ ũtheru nĩ ũkoragwo wĩ mũingĩ kũrĩ andũ, kwoguo mĩrimũ ĩrĩa yokanaga nakuma na gĩko, ĩgatuĩka ya kũnyihanyiha.

Mbica ĩno ĩronania irima rĩrenjwo handũ nja wa kĩrathi. Irima rĩrĩ rĩroneka nĩ irima rĩa gwakĩrwo mũthingi, nĩguo kĩrathi kĩngĩ gĩtweke gĩa gwakwa. Kwenjwo irima kamwĩ nĩguo mũndũ ambie mũthingi nathĩ nĩ ũndũ wa bata makĩria kuona atĩ, kĩrathi kĩu nĩ gĩkoragwo na mũthingi mwega, na gĩtingĩgwa hĩndĩ oyothe, gwakwo gwa kĩrathi nĩ nĩ gwabata makĩria kũrĩ arutwo kuonania atĩ, nĩ mahotaga gũthoma wega hatarĩ mũhatĩkano kĩrathi, oho, no ũkoria wa bũrũri, tondũ hĩndĩ ĩrĩa cukuru ĩgwakwo irathi nyingĩ, ũguo nĩ kuonania bũrũri no ũrakũra. Oho no wabata kũrĩ andũ aya mararuta wĩra, kuona atĩ hĩndĩ ĩrĩa mararuta wĩra nĩ makoragwo na makĩrĩhwo, kwoguo magakorwo makĩona ũboco wao wa o mũthenya, o mũthenya.

Mbica ĩno ĩronania andũ maraikia kura mũthenya wa gũcagũrana. Bata wa mbere wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ mũndũ nĩahotaga gũcagũra mũndũ ũrĩa arenda amũtongorie thĩiniĩ wa gĩcigo-inĩ gĩake ategũtinda agĩtindĩkĩrĩrio nĩ mũndũ o wothe, ona kana thirikari. Ũndũ ũcio ũngĩ, gũikia gũkũ gwa kura nĩgũkoragwo gũgĩteithĩrĩria andũ arĩa maratara kura ici, kũona atĩ okorwo nĩ ta kura ya president ikoragwo ĩgĩikio handũ hake we mwene, no okorwo nĩ ta MCA nayo ĩgaikio kando na icio ingĩ, kuoguo ũtari ũgakorwo wĩ mũhũthũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ wa bata kũrĩ andũ arĩa maraikia kura, kũona atĩ nĩmabaga kwamũkĩra gĩthomo kamũira mathiĩte gũikia kura, kuoguo magakorwo na ũmenyo wa ũria mũndũ aikagia kura.

Mŭthenya wa mbere wakwa kŭhanda mĩtĩ, ndahandire ndĩ thĩinĩ wa cŭkŭrŭ wa mŭthingi, hĩndĩ ĩrĩa mŭnene wa cŭkŭrŭ aŭgire, no mŭhaka o mwana o mwana ahade mŭtĩ cŭkŭrŭinĩ, nĩdirikana hĩndĩ ĩyo cŭkŭrŭ yagŭrite mĩtĩ mĩingĩ, kŭogŭo magĩŭka magĩtŭhe o mŭndŭ mŭtĩ wake, kuma hau, nĩdathire ngĩonio harĩa ngŭhada mŭtĩ wakwa na ngĩheo icembe ndenjire irima rĩa centimita ikŭmi ngĩoya mŭtĩ wakwa ngĩwĩkĩra haŭ thĩini na ngĩŭthika wega na tĩĩri ngĩtigĩrĩra nĩwarŭgama wega ngĩthi ngĩgĩra maĩ ngĩotĩrĩria nĩgŭ mŭtĩ wakwa ndŭkoome. Kŭŭma haŭ nĩtwerirwo o mŭndŭ atigĩrĩre atĩ nĩaitĩrĩri mŭtĩ wake rŭciinĩ na hwainĩ maĩ na nogŭo niĩ dekire na mŭtĩ wakwa ŭgĩkŭra o wega.

ĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekanaga gĩcigoinĩ gĩakwa makĩria mathibitarĩinĩ. Kĩndŭ gĩkĩ nĩ macini ĩrĩa ĩtŭmĩragwo nĩ madagĩtarĩ gŭthima preca ya thakame kŭrĩ mŭrwarŭ. Hĩndĩ ĩrĩa mŭrwarŭ athiĩ thibitarĩ ŭndŭ wa mbere ambaga gŭthimwo preca mŭndŭ agĩtŭmĩra kĩndŭ gĩkĩ. Ŭngĩrora matŭinĩ ma dagĩtarĩ ŭyŭ mbado hena macini ĩngĩ ĩrĩa ĩtagwo stethoscope. Stethoscope nayo itumĩ dagĩtarĩ atŭmagĩra gŭthima ŭria ngoro ya mŭrwarŭ irahŭŭra. Kŭogŭo hĩndĩ ĩrĩa ngoro ya mŭrwarŭ ĩrahŭra na hĩndĩ ĩrĩa dagĩtarĩ agŭthima preca ya mŭrwarŭ dagĩtari nĩahotaga kŭmenya kana mŭrwarŭ ena preca na akamenya kana ngoro ya mŭrwarŭ ŭcio nĩĩrahŭra ŭrĩa gŭbatiĩ.

Mbica ĩno ĩronania macini irĩa citũmĩkaga gũthambia nyũmba, ma hoteri ona kana rumu irĩa ingĩ nene ta wabici ici nene. Macini ĩno nĩ ĩteithagia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa arathambia, kuona atĩ ndanogaga ta ũrĩa anogaga agĩthambia na rag. Macini ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria na njĩra nene kuona atĩ mũndũ no athambia kũndũ kũnene atakũnoga. Kwoguo na hĩndĩ ĩrĩa athambia nayo, nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ nĩ yomia harĩa yathambi. Koguo thutha wa gũthambi, mũndũ no aingĩre thĩiniĩ wa rumu ĩyo yathambio na ndakaheherwo ona kana kũgũa.

Mbica ĩno ĩronani mbeũ njĩthĩ ĩ mũrũrũngano, na mwena ũyũ ũngĩ hena thigari iria cirageri kũmarĩri cikĩigagĩra ũgitĩri. Mbeũ njĩthĩ ĩrarũrũngana hihi nĩ ũndũ wa ũtongoria mũru, kuumana na andũ arĩa mamathurire. Bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩragi thirikari gũthikĩrĩria ũrĩa mbeũ njĩthĩ marauga na makahota kũmekĩra maũndũ marĩa mangĩenda mahingio. Oho, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩraragi hĩndĩ ĩrĩa mwĩna mũtongoria mũru, mbeũ njĩthĩ marurungana, mũtongoria niahotaga gũcenjia mĩthiĩre yake ona kana akauma gĩtĩ-inĩ kĩu niguo agatigĩra mũndũ ũrĩa angĩhota gũtongoria bũrũri ũrĩa kwagĩrĩire. Ũngĩrora mbica ĩno, mbeũ njĩthĩ nĩ maandĩkĩte, mena maratathi marĩa maandĩkĩtwo maandĩkĩte maũndũ marĩa mangĩenda gwĩkĩrwo. Kuoguo ona nĩ raithi mũno mũndũ gũkorwo akĩmenya nĩ kĩĩ mbeũ njĩthĩ ĩno ĩrenda, kuoguo imenyi kĩmenyithia kĩu nĩ gĩa bata mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mareka marũrũngano.

Wa mbere nĩ ũtũmĩri wa itambaya cia ũthiũ, kana kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ mask, ũtũmĩri wa itambaya ici nĩ ũteithagĩrĩria makĩria kũgi andũ kwĩgitĩra kuumana na míĩrimũ ĩrĩa yokanaga na kuumana na rĩera, onakana mata ma mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mararanĩria, ũguo mũndũ agakorwo akĩgitĩra, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩa mũciari ũyũ arathiĩ anyitĩte ciana ciake moko, kuonania arĩ na wendo mũnene gwĩ ciana ici, gwata ũcio nĩ ũreri mwega, tondũ nĩ maroneka maiguwanĩte, tondũ korwo matiguwanĩte mũndũ angĩrathiĩ na njĩra ciake, onakana ciana ici cithi cikĩrĩraga, ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩrora harĩa thutha, hena itangi rĩa maĩ, rĩrĩa rĩheyaga mwĩingĩ, kana rĩrĩa harĩa mwĩingĩ mathiaga gũtaha maĩ, kuonania thirikari nĩmarorete wega na kũmahe maĩ, kwoguo gũtirĩ na nyota itũra rĩu.

Ũndũ wa mbere nĩ hathara. Hĩndĩ ĩrĩa gũgũkorwo na kĩguo, nĩ gĩukaga gĩgakua mĩtĩ ĩrĩa andũ mahandĩte. Oho nĩ gĩũkaga gĩgakua indo ta nyũmba kana indo cia mawĩra. Koguo andũ magakorwo magĩtara hathara na njĩra nene, tondũ okorwo nĩ indo cia wĩra ciakuo, mũndũ ũcio arĩanjia harĩa kĩanjĩrĩria. Na oho okorwo nĩ mĩtĩ yakuo, itũra rĩu rĩgatigwo rĩ rĩũru mũno tondũ rĩtirĩ na mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩĩtagia mbura, oho gũtirĩ na mĩtĩ ĩrĩa rĩngĩ mũndũ atanyĩte nĩ ekwendia nĩguo ĩthondeke mbaũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gĩkuo. Hĩndĩ ĩrĩa gũgũkorwo na kĩguo kĩa maaĩ, nĩ gĩũkaga gĩgakua nyamũ na mĩĩrĩ ya andũ, na andũ magatuĩka a gũkua gwata nyamũ. Koguo gũgakorwo kwĩna gĩkuo itũũra-inĩ rĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wagi wa irio. Hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo na kĩguo kĩa maaĩ nĩ gĩũkaga gĩgakuwa irio irĩa mũrĩmi akoragwo ahandĩte. Koguo rĩrĩa maaĩ mau magũthira, andũ acio nĩ magaga irio cia kũrĩa tondũ matanya mao mothe nĩ maharaganio nĩ maaĩ mau.

Mbica ĩno ĩronania mbeũ njĩthĩ maikarĩte thĩ hamwe. Ũngĩrora hau rũthingo-inĩ nĩ handĩkĩtwo co working space. Co workers nĩ andũ arĩa marutithanagia nao handũ hamwe. Naho rũthingo-inĩ handĩkĩtwo co working space kuonania haha nĩho aruti a wĩra mokaga gũikara. Hihi mokaga gũikara hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atararuta wĩra kana hĩndĩ ĩrĩa mahinda makũruta wĩra mathira, mũndũ agoka kũhurũka haha. Aruti aya a wĩra maroneka maikarĩte thĩ makĩaranĩria na nĩ maroneka nĩ akenu tondũ nĩ maratheka. Na hihi no gũkorwo maikarĩte haha makĩheana idea kana maoni marĩa mũndũ angĩkorwo enamo nĩguo mahote gũkinyũkithania hau mbere. Ona kana gũkorwo wĩra wao ũgĩkinyũkithia ikinya rĩu rĩngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa arũti a wĩra makoragwo maikarĩte hamwe, ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ mwega tondũ nĩ wonanagia nĩ maiguanĩte na hatirĩ ũhinga gatagatĩ wao. Kwoguo ona hĩndĩ ĩrĩa marĩkoragwo makĩruta wĩra, nĩ marĩkoragwo makĩruta wĩra mena ngoro njega, gwata magĩteithanagia.

Mbica ĩno, nĩ ĩronania nyamũ ĩmwe ya gĩthaka ĩtagwo nũgũ. Nũgũ nĩ cirehaga ũtonga bũrũri-inĩ kuona atĩ andũ a na nja wa bũrũri nĩ mokaga kwĩrorera, na moka kwĩrorera he mbia irĩa marutaga, na mbia icio cituĩkaga ũtonga harĩ bũrũri witũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, hĩndĩ ĩrĩa nũgũ ciĩ handũ nĩ cikoragwo cigĩthakaria handũ hau koguo bũrũri ũgakorwo wĩ mũthaka, nĩ gũkorwo na nyamũ ta ici. Oho nũgũ hĩndĩ ĩrĩa cikoragwo mĩciĩ-inĩ kwa andũ, nĩ cirehaga hathara nene mũno, kuona atĩ nĩ ciũkaga cikaiya irio irĩa cihandĩtwo mĩgũnda-inĩ ta matunda ona kana ta mbembe. Koguo cigakorwo cikĩrehe hathara kũrĩ mũrĩmi tondũ nĩ maagaga gĩa kũrĩa. Oho, nũgũ ici hĩndĩ ĩrĩa cigũkorwo cigĩũka na kũu mĩciĩ-inĩ nĩ cikoragwo cikĩhũra ciana hamwe na atumia. Koguo cigakorwo cikĩagithia handũ hau thayũ. Koguo nĩ wega mũno thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ yatigĩrĩra nyamũ cia gĩthaka ta nũgũ ici nĩ ciaikara kũrĩa gũbatiĩ citagũtinda cigĩtangana na andũ arĩa angĩ.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ ehumbĩte nguo cia wĩra. Oho nĩ anyitĩte icembe rĩrĩa rĩtũmĩkaga gũcimba mĩgũnda-inĩ. Ũndũ wa mbere, icembe rĩrĩ nĩ rĩteithagia mũrĩmi na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo agĩcimba mũgũnda wake akĩhaarĩrĩria kũhanda. Kwoguo icembe rĩrĩ rĩgatũma wĩra ũhũthe tondũ nĩ rĩhotaga gũtinangia nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩmerete mũgũnda-inĩ. Kwoguo nĩ wega mũno mũndũ atũmagĩre icembe rĩrĩa ararĩma handũ ha hũma. Ũndũ ũcio ũngĩ ũguo mũndũ ũyũ ehumbĩte, nĩwega mũndũ akehumbaga nguo cia wĩra atanathiĩ mũgũnda. Nĩguo agatiga kũhaka nguo irĩa ekĩraga gĩko no akoragwo na nguo cia wĩra nĩguo onake we mwene akahota kwĩrigĩrĩria kuumana na tĩĩri wa mũgũnda.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ arũgamĩte mbere wa ng'ombe ciake cia iria, na hau hena nyeki thaka mũno, ng'ombe cia iria cionekanaga matũra ta Nyandarua, ona kana Kĩambu, ng'ombe ici cia iria nĩnjega mũno kuona atĩ nĩ ciheyaga mũrĩmi iria rĩa kũnywa, gwata rĩa kwendia akona mbia, oho ngombe ici cia gũkama nĩ ciciaraga njaũ iria cicuĩkaga gũtuĩka ng'ombe cia gũkama onakana ndume ĩrĩa mũrĩmi acokaga kwendi akona mbia, ũngĩrora nyeki ĩno nĩ nyeki ĩrurĩte wega, ĩna colour ya ngirini, kwoguo ngombe nĩ cihotaga kũrĩa nyeki ĩno, ĩrĩa ĩciteithagĩrĩrithagi gũthondeka iria, gwata gũthondeka mĩrĩ yayo, ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩrora ng'ombe ici, cina mũkamo mũnene, kuonania mũrĩmi wa ng'ombe ici nĩ ahotete gũcitungata wega, kwoguo nĩ cimũheyaga iria rĩngĩ na rĩa kũigana.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩmi wa mboco. Na nĩ ngũheana rũgano rũrĩa rwatũmire nyende mboco. Niĩ ndĩ mũrimi ngoragwo mwena wa Kiambu. Ni handaga mboco ici hĩndĩ ĩrĩa mbura yagia kana ihinda rĩa kũhanda mboco rĩakinya. Mũthenya ũmwe nĩ ndahandire mboco na ngĩtigĩrĩra atĩ nĩ ndacitungata na ũtungati ũria wothe ũcibatarĩte. O ho nĩ kwoirire mbura ya kũigananĩri ĩrĩa yatũmire mboco ciakwa cithakare mũno na iciare makĩria. Mboco icio ndahandĩte ta nuthu ĩka. Hĩndĩ ya magetha yakinya nĩ ndathire ngĩgetha, na ngĩhũthĩra na ngĩhũthĩra njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũkorwo akĩgetha. Ta gweterera ciũme, cioma ũgathiĩ, ũgacimunya ũgaciĩkĩra handũ ta gĩtarũrũ-inĩ ũguo kana o kĩmũnyore-inĩ gĩothe, arabu ũgacihũra na mũtĩ nginya mahuti na mboco cikeherana. Rĩu ũgacoka ũkeheria mahuti, ũkahuha na ũgacitiga ciũme. Nĩ ndonire mbia nyingĩ thutha wa kwendia mboco icio, tondũ cioimire ngũnia irĩa ndendirie, ngĩheana na ngĩtiguo na ciakũrĩa. Ũrĩmi wa mboco nĩ mwega tondũ nĩ ũheaga mũndũ bainda nene...

Mbica ĩno ĩronania mboco, nĩguo ũkorwo na mboco mũndũ ataimaga hĩndĩ ya mbura ĩtarĩ nene. Ũgathiĩ ũkagũra mbegũ ya mboco mũthemba ũrĩa ũrenda. Ũgathiĩ ũgacimba mũgũnda waku ũgatigĩrĩra tĩri nĩwahũtha. Kuma hau ũgeterera rĩrĩa mbura ĩkwanjia kura, mbura yanjia kura ũgatema mĩtaro ona kana marima matarĩ mariku. Ũgaita mboco yaku akorwo nĩ raini no ũmĩite ũtagũtinda ũgĩtara, no akorwo nĩ marima no wĩkĩre mboco inya kana ithatũ harĩ o irima. Ũgacoka ũgekĩra bataraitha yaku na ũgakunĩka na tĩri ũtarĩ mũingĩ. Kuma hau yanjia kũmera yamera ĩtaraihĩte mũno ũkamĩrĩmĩra riya rĩtarĩ rĩraumĩra. Kuma hau ũkamĩhũra ndawa ya riya na ndawa ya ime kana ya tũgunyũ. Kuma hau yanenaneneha ĩtaumĩtie kĩro wega ũkamĩrĩmĩra rĩngĩ rĩu ũkamĩeterera ĩkũre. Mboco ndĩbatiĩ kũhutio hĩndĩ ĩrĩa yajia kũruta kĩro, ndĩkae gũita kĩro. Yakũra ũgathiĩ ũkamĩmuya ũkamĩhũra na ũkaũmithia.

Nĩguo ũkorwo na sunflower, no mũhaka ũkorwo na mũgũnda harĩa ũngĩhanda, ũgacoka ũgathiĩ nduka-inĩ ya irio cia ng'ombe na mĩmera, ũgathi ũkagũra mbegũ ya sunflower. Ũgoka nayo, ũgacimba mũgũnda waku na ũkahũra tĩri ũgatigĩrĩra tĩri nĩ wahũtha. Ũgacoka ũkenja tũrima tũnini, tũtarĩ tũriku, ũgacoka ũgaiki mbegũ ya sunflower hau thĩiniĩ, no wĩike igĩrĩ kana ĩmwe. Gĩtũmi gĩa gũikia igĩrĩ, nĩguo ĩmwe yora ĩyo ĩngĩ ĩgatigwo. Sunflower yanjia kũmera, mũndũ nĩ athiaga ũgaitĩrĩria maaĩ manini ũngĩkorwo gũtirĩ na mbura, Sunflower yaraiharaiha ũgathiĩ ũkarĩmira, nĩguo ndĩkahe kũhotwo nĩ ria. Kuma hau no wanjie kũhũra ndawa ta ya tũgunyũ tũrĩa tũrĩaga mahuti ma mĩmera, nĩguo citikahe kũhinyĩrĩria sunflower. Kũma hau ũkareka Sunflower yaku ĩraihe, no korwo mũgũnda ũcio wĩna ria, bando no ũrĩmĩre na ndawa ya ria, ũkahũra ndawa ĩyo kũu thĩiniĩ, nĩguo ria rĩgakua sunflower ĩgatigwo ĩri o wiki. Sunflower yakũra nĩ ĩcenjagia kara, hau sunflower ĩrĩ ĩkanjia kũhana ũirũ irũ kuonania nĩ ĩroma.

Mbica ĩno ĩronania andũ erĩ marathaka mũbira. Bata wa gũthaka mũbira, ũndũ wa mbere, nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ kũnyihanyihia maguta ma mwĩrĩ na mwĩrĩ ũkahũtha. Koguo mũndũ ũcio agakorwo agĩĩthemana na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa maguta maingĩ mwĩrĩ ona kana ũritũ mũingĩ wa mwĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gũthaka mũbira nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩhota gũthaka mũbira na gũkorwo akĩrũmĩrĩra mawatho marĩa mabatiĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e kĩharo. Koguo rĩrĩa athiĩ macindano ma mũbira agakorwo agĩcinda. Ũndũ ũcio ũngĩ gũthaka mũbira nĩ gũteithagĩrĩria andũ arĩa makoragwo na ũingĩ wa meciria kana stress. Mathaka, meciria mao nĩ manyihanyihaga kana stress ciao nĩ cithiraga na magakorwo a gũikara na gĩkeno. Ũndũ ũcio ũngĩ gũthaka mũbira nĩ gũteithagĩrĩria mũndũ kũhĩtũkia mahinda, nĩ wega mũndũ akahĩtũkagia mahinda na njĩra njega tondũ ta gũthaka mũbira nĩ njĩra ĩmwe njega ya kũhĩtũkia mũbira. Kuona angĩ matũmagĩra mathaa mao na kũnyua ndawa cia kũrebia.

Mbica ĩno ĩronania atumia maikarĩte thĩ, oho hena mũtumia arona anyitĩte ibuku rĩcoretwo atumia na aroneka nĩ kũmathomithia aramathomithia. Mũtumia ũyũ arathomithani aroneka nĩwa gĩkundi kĩa MHM kĩrĩa gĩtagwo Menstrual Hygiene Management. Gĩkundi gĩkĩ, kĩrutaga wĩra wa gũthomithia atumia na airĩtu ũrĩa marĩikaraga kahinda-inĩ kao ka mweri na kũmera mathĩna marĩa mũndũ ageragĩra kahinda-inĩ kau na kũmatarĩri ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka rĩrĩa mũndũ akora ona mathĩna, na kũmatarĩria ũhoro wa ũtheru ũrĩa marĩikaraga naguo kahinda-inĩ kau ka mweri. Oho, andũ aya a gĩkundi kĩa MHM nĩmaheanaga sanitary pad iria citaithagĩrĩrai mũhĩrĩga wa Sarah gũkorwo magĩcitũmĩra kahinda-inĩ kao ka mweri. Oho nĩmamathomithagia kahinda karĩa mũndũ angĩenda mwana hĩndĩ ĩrĩa angĩnyitia na nĩmamataragi ũrĩa kahinda karĩa mangĩhotaga kwaga gũkoragwo magĩkoma na athuri ao nĩguo mũndũ akemanyerera kumana na kũgĩa na kũgĩa kwa nda ĩtarabatarania.

Mbica ĩno, ironania gĩkundi, kĩrĩa kĩrugamagĩrĩra aanake hĩndĩ ĩrĩa mekugimara, oho, nĩmanyitĩte gĩbandĩko gĩkĩ kĩao, marathiũrũrũka nakĩo, makĩgathagĩrĩria wĩra wao, oho nimandĩkĩte HIV Prevention, kuonania atĩ, hĩndĩ ĩrĩa makoragwo makĩgimarithia aanake ao, nimarũmagĩrĩra makinya marĩa mabatarainie nĩguo aanake acio matikainũke na mũkingo, na nĩguo mahone wega, matarĩ na mũrimũ o wothe, oho gĩkundi kĩu nĩgĩteithagiriria makĩria, tondũ hĩndĩ ĩrĩa aciari matarĩ na ũhoti wa kũgimarithia ciana ciao, kana matoĩ megwĩka atĩa, nĩmaneanaga mwana ũcio wao kũrĩ gĩkundi gĩkĩ, na gĩkoya mũrigo ũcio tarĩ wao, nao aciari makaruta o kĩndũ kĩnini, nĩguo mwana wao akorwo akĩona gĩa kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa e nyũmba-inĩ ĩyo ĩrĩa aragimarithio nĩ gĩkundi gĩkĩ.

Mbica ĩno, nĩ ĩronania andũ me kĩrathi. Ũmwe nĩ mũrutwo ũcio ũngĩ nĩ mũrutani. Mũrutwo ũyũ nĩ aroneka aikarĩire wheelchair, kuonania ena wonje wa mwĩrĩ na ndangĩhota gũthiĩ. Mbica ĩno nĩ ĩratuonia mwarimũ ũyũ ena wendo mũnene harĩ mwana ũyũ kuona atĩ nĩ aramũrehe haha mbere akahota kũmũria ciũria. Tondũ mwana ũyũ nĩ aroneka nĩ orotete handũ kuonania nĩ kĩuria orio rĩu nĩ anaelezea akĩorotaga handũ. Gũtwara ciana ta ici cukuru nĩ gũteithagĩrĩria ciana ici kũhĩga na gũcionithia atĩ ti mene onacio nĩ cibatiĩ gũthoma. Gwata arimũ kuoya ikinya gwa kuonia ciana ici wendo nĩ wega makĩria tondũ ciana icio citiĩmenaga na citicokaga gwĩcokia nĩkĩ gĩatũmire maciarwo. Wheelchair ya mwana ũyũ nĩ ĩroneka nĩ thondeke wega ũndũ angĩhota kũigĩrĩra ibuku rĩake na atwike wa kwandĩka ona kana gũthoma wega. Ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩire makĩria hĩndĩ ĩrĩa wheelchair cia ciana cia cukuru cigĩthondekwo, cithondekagĩrwo wheelchair ta ici, nĩguo ciana ici citigathĩnĩkage hĩndĩ ĩrĩa ciabatarania gũthoma. Nĩ wega thirikari kũhingũra cukuru cia ciana ta ici nĩguo makahotaga gũthomithio wega matarĩ na thĩna.

Mbica ĩno nĩ ĩronania mahiũ ma ng'ombe kana ndume cikomete handũ hena nyeki nduru mũno. Ũngirora mahiũ maya, nĩ mahiũ mena riri mwega maroneka nĩ marĩte makahũna. Oho ũngĩrora mĩtwe yao, ĩna hĩa nene biũ na thaka ĩrĩa ĩragucĩrĩria mũhĩtũkĩrĩ ũrĩa wothe agũkorwo agĩciona. Mahiũ maya nĩ maroneka nĩ marĩaga wega na magatungatĩrwo urĩa ũbatiĩ. Oho nĩ kũroneka kũrĩa mahiũ maya matindaga nĩ kũndũ kwĩna nyeki nduru wega tondũ nyeki ĩno nĩ ya green na nĩ ĩrendeka. Kuonania mahiũ maya rĩrĩa matararĩa irio cia mũgũnda makoragwo makĩrĩa nyeki ĩno na nĩ nyeki ĩngĩciteithia. Mahiũ maya nĩ ma bata mũno mũtũũrĩreinĩ wa andũ. Kuona atĩ rĩrĩa mahiũ maya mendio nĩguo mathiĩ magathĩnjwo, nĩ mathiaga magatuĩka nyama, na nyama ĩyo ĩkoragwo ĩĩ noru mũno, na rĩrĩa mũndũ arĩa ĩgatuĩka ya kũmũteithia. Oho hĩa ici nĩ citũmĩkaga kũrĩ ũndũirĩ wakwa wa Ũgĩkũyũ tondũ nĩ matũmagĩra hĩa ici ta gũcihuha nĩguo cikaruta mũgambo mwega.

Mbica ĩno ironania mũthuri, ahũrĩtwo, anyitĩte nyanya. Ũngĩrora nyanya ĩno, nĩ nyanya thaka mũno, na ĩna riri mũingĩ. Oho, ũngĩrora hau thĩ, hena mũbaibũ wa maaĩ ũgerete, kuonania nyanya ici nĩ citagĩrĩrio maaĩ o hĩndĩ o hĩndĩ, na nĩkĩo, cirurĩte ũũ. Ũngĩrora nyanya ĩno wega nĩ nyanya yohetwo na ndigi, ĩkarũgama wega hatirĩ nyanya ĩngĩkorwo ĩhutanĩtie na tĩĩri ĩtuĩke ya kũbutha. Koguo mũrĩmi agakorwo akĩgetha nyanya citarĩ na gĩko na citabuthĩtio nĩ tĩĩri. Oho ũngĩrora kũu mĩena nĩ mekĩrĩte mũthemba wa nyanya ĩrĩa mahandĩte haha tondũ hena kĩmenyithia kĩa nyanya ĩrĩa mahandire. Kwoguo ona mũndũ agĩũka kũgũra nyanya ĩno, nĩ aramenya oka kũgũra nyanya mũthemba ũrĩkũ. Ũngĩrora nyanya ĩno nĩ ũrona nĩ nyanya noru, kwonania nyanya ĩno nĩ ĩitĩrĩirio bataraitha ĩrĩa ĩbatiĩ na nĩ ĩrĩmĩirwo na ndĩgũmĩirwo nĩ ria o rĩothe, ona kana mĩrimũ o yothe ĩrĩa ĩtwaranaga na nyanya.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ ũmwe wa gĩkundi kĩa ũgima wa mwĩrĩ aikarĩte thĩ hamwe na andũ a gĩcagi-inĩ. Ũũ nĩ kuonania atĩ mũndũ ũyũ atũmĩtwo nĩ gĩkundi kĩa ũgima wa mwĩrĩ, oke gĩcagi-inĩ athomithie andũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ aroneka nĩ araria na andũ aya maroneka marorete nyamũ ĩno mũndũ ũyũ anyitĩte. Kuoanania atĩ nĩ aramathomithia, na he kĩndũ kana kĩndũ ta mbica andũ aya meroreire kĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ wega mũno hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩgũkorwo ĩgĩtũma gĩkundi kĩa ũgima wa mwĩrĩ icagi-inĩ, nĩguo mahote gũthomithia andũ arĩa matahotaga gũkinya thibitarĩ ũgima wa mwĩrĩ. Na kũmonia hena bata wa gũthiĩ thibitarĩ kũroragwo ũgima wao wa mwĩrĩ. O ho nĩ wega makahotaga gũtaarĩrĩa andũ acio atĩ, nĩ wega kũrĩaga irio irĩa cimateithagia kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩngĩũka kũgũmĩra andũ.

Mbica ĩno , ĩronania mbica ya nũgũ, iria cirarĩa irio cikĩrutaga handũ kotoni-inĩ, na nĩ cironania ũndũ ũyũ nĩ ũracikenia mũno, tondũ ciothe nĩ ciũmbĩrĩire haha, na o nũgũ o nũgũ nĩ ĩrenda kuoya, irio ici cironeka nĩ mũndũ acirehete, akĩenda kũhe nũgũ ici irio, akĩenda gũcikenia nagũtigĩrĩra atĩ nĩ ciahũna na ciĩna ũgima wa mwĩrĩ, tondũ ũngĩrora irio ici nĩ theru, na nĩ irio cironeka nĩ bangĩrĩru wega, ũguo nũgũ ici cĩarĩa citikũnyitwo nĩ mũrimũ.

Maita marĩa thiaga kuona ndagĩtarĩ, he mwaka ũmwe, ndiũwĩ kana no matarĩke. Nĩ tondũ, niĩ nĩ ngeragi gũcerera ndagĩtarĩ, na ndimũceragĩra hĩndĩ ĩrĩa ndaigua ndĩna thĩna, ndĩmũceragĩra, kahinda o gothe. Ndĩna thĩna na itarĩ, nĩ thiaga. Nĩ wega makĩria, o mũndũ o mũndũ, athiage gũcerera ndagĩtarĩ, na akorwo ena ndagĩtarĩ wake ũrĩa arĩmũroraga ũgima wa mwĩrĩ, nĩguo, mĩrimũ ĩnyihanyihe, na ikuũ cinyihanyihe. He atumia arĩa aritũ, nĩ wega mũndũ gũthiaga, kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ, o hĩndĩ ĩrĩa amenyeka nĩ mũritũ, nĩguo nginya ũgima wa mwana ũrĩa e nda, onaguo ũkaroragwo, nĩguo agĩciarwo agoka ena ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ wega atumia arĩa aritũ, gũtigaga atĩ nĩ mabuatanĩria kiriniki irĩa ciothe maandĩkĩirwo nĩ ndagĩtarĩ, na gũthiaga thibitarĩ kũrorwo. O ho, nĩ wega atumia aya maheyo ciana, magatwaraga ciana ciao kiriniki, nĩguo, ũgima wao wa mwĩrĩ, ũtuĩke wa kũgacĩrithia.

Mbica ĩno ĩronania pamper iria ciohangwo mwana. Pamper, nĩ iteithagia makĩria mwana hĩndĩ ĩrĩa akoragwo ohetwo kuona atĩ mwana ona angĩthuguma atĩa ena pamper ĩno, hatirĩ hĩndĩ nagĩhia, ũngĩringithania na nabĩ cia tene. Oho, hĩndĩ ĩrĩa mwana ohetwo psmper ĩno, gĩko gĩko kĩa mai kana mathugumo hatirĩ hĩndĩ kĩngiuma nanja wa pamper ĩno, ũngĩkorwo mwana ũyũ nĩ ohetwo wega. No mũndũ ohetwo nabĩ iria cia tene, mwana angĩathugumire, nginya mũbuto nĩ wagĩaga mathugumo, na mwana ũcio agakorwo ahehete mũno. Oho pamper ĩno, nĩ ĩteithagia mũno kuona atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mwana atũmĩra pamper ĩno, mamu wao ndatuĩkaga wa kũmĩhũra, ĩndĩ no kũmĩte amĩteaga, no nabĩ, no mũhaka mũciari angĩateangire mathaa make, akĩhũra nabĩ ĩyo, na kũrĩ aciari arĩa mairaga ngoro, matingĩahotire kũhũra nabĩ icio, no thaa ici, gũtirĩ araira ngoro, tondũ hatirĩ hĩndĩ ũrakorwo ũkĩhũra pamper ĩno. Oho pamper ĩno nĩ ĩteithĩrĩirie mũno kambuni ĩrĩa ĩthondekaga pamper ĩno, tondũ andũ nĩ magũraga pamper, koguo kambuni ĩyo ĩgatuĩka ya kuona mbia na ũboco wao wa o mũthenya.

Ũndũ wa mbere rĩrĩra mwana agĩa na ũrugarĩ mwĩri, ũndũ wa mbere mũciari abatiĩ gwĩka, abatiĩ kwamba kũmũruta nguo ciothe, mwana ũcio agatigwo na pamper theri. Ona angĩhota no ambe amwehererie nginya pamper ĩyo amwarĩre kĩndũ hau thĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ mũciari abatiĩ gwĩka nĩ kweheria kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩna ũrugarĩ nyũmba ĩyo, ta rĩngĩ heater ona kana rĩngĩ njiko ĩ hakuhĩ na mwana ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ mũciari abatiĩ ũngĩkorwo thibitarĩ ĩ haraihu, mũciari nĩ abatiĩ gũtengera pharmacy kana nduka ya ndawa ĩrĩa ĩ hakuhĩ, athiĩ ataarĩrie ndagĩtarĩ ũcio ũkoragwo hau ũrĩa mwana wake ahuana, ona kana amũtwarĩre mwana ũcio. Nĩguo ambe aheyo ndawa ya gũikũrũkia ũrugarĩ. Kuma hau, mũciari rĩu no oe mwana wake amũtengerie thibitarĩ, nĩguo mwana wake arorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩkĩ kĩũru na mwana ũcio. Kuma hau mũciari nĩ abatiĩ kũrũmĩrĩra makinya mothe marĩa akũheyo nĩ ndagĩtarĩ rĩu kumania na hau.

Mbica ĩno, ĩronania makara marendio, mekĩrĩtwo handũ tũcukuinĩ tofauti tofauti kũringana na ũraihu, na noguo thogora ũkoragwo ũgĩtigana. Bata wa kwendia makara, wambere nĩ atĩ nĩ ũrehaga mbia kũrĩ mwendia, koguo agakorwo akĩona ũboco wake wa o mũthenya o mũthenya, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũkoragwo wĩ wa bata kũrĩ mũgũri, kuona atĩ nĩ atũmagĩra makara maya kũruga gwata guota nĩguo agĩe na ũrugarĩ hĩndĩ ya heho.